Kentorrono naa amu kepuo ildiain nemanaa nenya ntokitin nemishiakino neeku Ore peyie eshukunyie niing'arr esaani ino oldia neeku king'uaki oldia imoyiaritin.

Kajoki lderevani entobol onyek talbarbaranii emuwok naishoo interau nkarin ten akitii tenkwetataa nayeu sirkalii, enteen mshipinii teneng'asuu safarinii inshi. Enshom akitii.

Ntuuro mpalai nitalakie sipitalii te mpisai inonoo ng'eroo empalai naitodoluu ajoo kiteretokii te sipitalii. Tarapuu inia palai uwaa ofisinii ee SHA tanaa abakii irau te mtandao paiye itum aitai mpisai natii SHA.

Ore peyie iunisho telchamba linkombowaiye nintai indaa naaku eitu imir, niyeu nilak ilchamba ,nintai impisai inono niasie duake enkae siai alakie ilo ilchamba linkombowaiye amu keitanyamal naa ina siai niyeu duo nias tengasunoto amu mara duake nenia imbisai ilakie ilo ilchamba, ianyita inadaa nituuno mikitalaaki ilo ilchamba.

Kishoru serkali empalai naitodolu ajo olino ele chamba nigero enkarna ino te ina palai. Aa ore oltung'ani oyau enchang'ar neitodoli ina palai naa ore ina palai ye oshi eji title naa ore paaku iyata title naata oltung'ni oltung'ani olotu ajo nenye ina murua enaa lenye ilo shamba.